Golikinot natuum lairemok natuu eisajili ilchambai. Entumoto elchambai loiremi, kegol entumoto eloo ilchambai loiremi. Itokii aaku kore ebayi nikinotoo ele ilchambai nemelelek. Ore sii transport naa melelek. Metumii enkaare te wueji nataana neeku mpaaka nepoo nalaakwa ayau nkaarie nasajei naunusoreki. Metuumi lasaak le siai naa keibelekenya kijape neitokini aaku kera leisho ana doo ng'uruma nagirai auun.

Keret erewata onkiyau enkitadoyioroto onkiloi tosesen loltung'ani, amu kitadoyio eilata tosesen loltung'ani, ore oltung'ani sapuk, nitadoyio nkiloi. Kepej enkurriny tenkoshoke, nitaa kiti enkoshoke oltung'ani. Kitaar enkima, nisaidia tenkitadoyioroto onkiloi tosesen loltung'ani.

Itadoyie esimu eboita onkera tekunolong'i, amu keeku kitadoyio olning'o lonkera, neeu enara toltung'anak oning'o, kitadoyio si olnyorra, keeu olmena toltung'anak, keeu si eoro tormarei, neponaa ormarenke le aning' eji.

Kegira olmalimuni aimaa ng'olikunot anaa enkisuma nagira aibelekenya anaake. ketik sii olmushaara, loormalimuni esiai naasita. kiti olmushaara lenye. tenintanyaankuie enaduo skia naasita kulo malimuni. keya sii naa kumok nkera natii enaduoo darasa. nagira olmalimui aisum. mpaka neeku ilaikino aisuma. keya sii neeku kepasha nkera. ketii naasioki aibung enaduoo kisuma. netoo inemesioki aibung'.ketio sii ine meitoki aaningu enkutuk nairoritae. neeku intoki bade aya enkata igira aliki enaduoo kutuk nairoritae. kegol sii eliki ntoiwuo enkibelekenyata enaduoo kisuma. anaa enaduoo kera.

kitadoyioo ntiketi enapata ormutandao enkiding'a too nkpisi naayayieki ntiketi, tenayaauni ntiketi, ormutandao badala intiketi ekewon. keyauni sii apik enkopis, metaa kumok naayieki inaduo tiketi pee ipungusa enkiding'a too nkopisi naayayieki ntiketi. keyauni sii ilaasak lesiai metaa kumok pee eeku kumok iltungana loishooyo inaduoo tiketi pee ipungusa esaa nipungusa si enkiding'a too naduoo kopisi. kitobiri sii ilbaribarani pe itasiooyo inaduoo tiketi aitabaiki iltungana too weitin netii. badala naa ewueo nabo itokini aayayie inaduoo tiketi pookin. pee eitodouni bei nayayie inaduoo tiketi peeku kila mtu kila oltungani nidim atabaiki, aawa enaduoo ticket too pisai kutik, alang eneitoki aresuno metaa kumok paa kelak oltungani entoki nalotu ayayie inaduoo tiketi.

ore inkuguraritin sidan tosesen ningua enkilepinoto nekwet , nipidnipid, pee itadoyio eilata tosesen enare sii nipungusa enkinasata esukari, neponaa enkinosata eshumbi pee itadoyio eilata tosesen, neponaa enkinosata eshumbi, kenare sii nipidipid pee itadoyio eilata tosesen.

ore enkoitooi najing'ieki enteke te nkoitoi ormutandao, naa inkarn inono kamili, anaa enaikununo te nkitampulisho, ashu te passport ,iyieu sii enkolong' olari, olapa apa likitoinyieki, enaa enaikununo te nkitampulisho, iyieu sii inambari esimu, olorika linyor atotonie. tenteke, we daa ninyor ainosa, teneiyieu si oltungani ashu eretunet naa lasima pee ilimu.

ore eremoto oo nkishu, naa keponaa dupoto too nkishu, naa kibooyo sii oltikana too masaa, keponaa kule onkiri too naduoo kishu. keponaa sii nkiloi tosesen le nkiteng'.kipungusa keeya to naduoo mali. keonaa irpiyiani tenimir inaduoo kishu kisho sii imali neponari tenkumoi.

ore enkumoi oo iltunganak tolosho lekenya ota license oo ilerefani naa kebaya imilioni ong'uan ompointi imiet, etae ilerefani imilioni tomon aare, ore imilioni ile naa niche loota egeno e ecitizen.

ore igolikinot naaimaa ibiasharani kutitik tolosho lekenya naa elaisho oo impisai ashu iropiyiani kutik, naiterunyieki enaduo biashara ilanyiangak kutik lemeeta iropiyiani, inaduo daikin ashu inaduo tokitin olduka , loo inaduo tokitin naamiri keya ninye neeku enepesho enaduoo siai ino.

Ore esaa nadumunye nkera esukuul aapuo darasa, naa kitegemea amu ore nkera naamanya nkang'itie naa keyok. keya nepuo saa kumi netii nkulie naapuo saa tomon are, netii nkulie naapuo saa nabo. kitegemea anaa darasani natii. nitegemea sii anaa sukuul natii oltungani. ore nkera nairag isukulini naa keyooli darasani. keya nejing saa tomon. ore naapuo too nkang'itie naa kepuo nkulie saa tomon anaa ewueji nemanya oltungani. ketii inaapu saa tomon netii inapuo saa nabo, netii naapuo saa.

Ore sinkoliotin loorkokoyo naa keyau naboisho, atua olosho. amu ore peeranyi neshipa iltungana, ore sii pee I dance neshipa mpaka iltunganak lemeningito enajo oladuoo sinkolio. naa ore, Ina shipai oina kuenia, neyau naboisho atua olosho. neyau sii neyau sii naboisho atua iltunganak ata megirae aaninguno inaduoo kutukie naairoruta. neeku isinkoliotin loorkokoyo keyau naboisho atua olosho.

ore esata esiai naa kelo neya erishata sapuk amu eya neya erishata sapuk peekilaki temusho olapa naa ore enaduo kititoki nikilaki naa kikiti, ore siikitambo ilo oltung'ani atum musaada naakeya erishata sapuk amuking'or iltung'anak intokitin kumok pee kitumok ashoo musaada mpaka nedoli ajo mitaa enkae weji ning'orita peekitumokini ashoo enaduo musaada , ore entumoto emusaada naakeya erishata sapuk oleng amu ore iltung'anak kumok naa ninye ing'orita .

ore esafari aikata nashomo nalaakua nemarikino naa enkolong' nahomo adol inaiposha pooki naatii rift valley, te Kenya ashomo adol enaiposha e Nakuru we naiposha,o baringo o bogoria o turkana,o magadi o naivasha,o elementaita na amboseli. ore ina safari maarikino aikata,,amu e safari apa nalakua nashomo. naa e safari sii naado.

ore dupoto enkare too nkulupuokk naa sapuk oleng, ore ilaramatak egira aimaki dupoto enkare. naa keyiolo dupoto enkare too nkulupuok. amu ore ilaramatak kitubulu enkare, nkujit naanya inaduoo tokitin oolaramatak, neyau sii ore enaduo are neok inaduoo tokitin oolaramatak. neeku ene tipat enkare oleng, too ntokitin oolaramatak, kitubulu sii daiki naanya iltunganak. onaanya inaduoo tokitin naaramatitae. neeku ore enkare too nkulupuk naa ene tipat oleng toolaramatak.

ore esiai eteknolojia naa too simui esi too nkompuitani , too mashinini , mookire aa too seseni eesi enaa apa kitambo, ore tenakata ibelekenye enkop etaa kuna mashinini etekinolojia esieki esiai alang' enasieki esiai inkaik enaa enasieki naari ,neeku ore esiai etekinolojia naa kegira ayau inkibelekenyat temaisha etenakata tinintanyanyukie enekitambo